Kaji eikunari ena siai temurua enyi ore ena naa enkiremore ore enikingunaa iyiok ena siai temurua ang naa ekingoru ake embekuu ekulo keek loo irmaembe nikiun Kuna tewueji nisiasha ashu ewueji nikiremo nikuun naa ore ake pee kiun nikibukoki enkare aitumia orpira abukoki naa ele Shani ore enikinko naa ekiyau ake orpira sapuk nikipik enkare ore ake pee kipik enkare nikiud naa ele pira orkurum ashu osidai ore ake pikiud nitongakino enkare entonata ele Shani akitikiti nebulu naa olchani amu ketumito naa enkare nagira abukokino akiti ore Kingo neijia nikirip naa sininye enterit pee minyial ake enkare nejia naa kingunaa ena siai

Kaa emaana ana kipirta tonkiasin ekila enkolong. Ore ana nkias naa enetipat too laramatak loo intokitin ashu intare, inkishu, laramatak ake iyie loo inkishu. Ore nai emaana naidim ena kipirta ataa keeta yoo laramatak loo inkishu te ekila enkolong naa enedukuya, ekerip ninye ntokitin metaa memoyaa. Ore naa ele ilchani le blue tongue oudi intare naa keretoki naa kuna inkera peyie emeitoki aamoiyu neaku biot, neaku intare sidan oleng. Kerishe sii keeya naidimayu nai neyau imoyiaritin kulie nemeyiolo naaji aramatani. Naaku keitobir ninye intare, neeta intare biot, neaku intare sidan oleng, ogira ilaramatak kuna intare inono, naaa intare biot intare supati oleng kore naaji ninye enirau inkerr osokoni nimirie naa iropiyiani kumok oleng.

Ore nanu ena nadolita tenapisha naa kaidima akesii nalimu eneiko enaibelekenya ena tosai. Ore ena naa visa arashu encard nintumia oltungani alakie engari arashu garama naji niata. Ore sii ena naa keji visa , ore visa naa ninye naa ilotie inkwapi nalakwa . Ore sii ena naa kadolita ajo enoltungani oji muhamud abdi waid , enenye naa enakadi naji visa , naa kadolta sii ajo ore enavisa naa eneprepaid . Ore naa prepaid naa italaa naa eton itu ilo naa aya ashu eton ilo aya naa enatoki niyeieu . Ore naa ena naa kitumia iltunganak opoito nkwapi nalakwa arashu keeta ninche safaritin adoru oleng , ninche itumia.

Re-reading the promt.

Kaji inko tenilimu ena na kanyio enetipat ore naa enewueji arashu ewueji nai naiko palimu ena ore nye ene na kangas alimu entoki nadolita kadolita orais le kenya doctor william samoei ruto itashe naa egira ninye airorie laasak lesiai ore naa tene neeta naa ninche mbaa nagira aliki ltunganak idimayu na siatin nagira aponu nagira aishooyo nidimayu naa siatin emaendeleo egira aitaduaki ltunganak adol si kulo asak ajo ketashare pookin nkomputani egira aitumia etii ninche neaku ina pa enetipat analimu

Ena naa iropiyiani ekenya ore maaana naata kuna ropiyani ashu enkirpirta ekila enkolong na ore miata ropiyani meeta entoki nindim ataasa kadolta mpisai emchata ekenya adolita miai natii shumata emisa na kayieu oleng orw na ropiyani na nimchebitumiaai kila enkolong ore kuna tokitin na ninche intumia tombiasharani enamita ropiyani meeta entoki nindim ataasa ore enkisin ekila siku nijobenkishopoto onkilani erewata ongarin emirata ontokitin pookin inkishu na ropiyani iyieu keeta maana amu teniata ropiyani nias biashara neaku kenare ake niata ropiyani kila enkolong.

Kanyio nalotu indamunot tenidol ena kangasa alimu ntokitin nadolita adolita irkigerot kumok oigero timing method ore na ina na enkoitoi nanar ashu enkoitoi nintumia alakie entoki nai niyieu nikiakini matejo tiniyieu nai nikiakini entoki tolduka lijo jumia naivas tenkooitoi ormutandao na enewueji ilotu piyolou kumol nkoitoi kigero add payment method to your Google account kekum inkoitoi nidim atalaa keetae credit card, debit card, arashu Airtel money empesa kakumok ore ena n kaitumia oshi nanu agira aipotu lolan tolduka le jumia ashu tanayieu nainyangu entoki eimu enkoitoi ormutandao ore akeyie pilak arashu pilak enatoki niyieu nikiakini itonita kenare niata ropiyani tesimu arashu nye credit card, debit card pitumoki naa ataalaa enatoki niyieu.

Kanyio idamu tenidol enasia ore ena nadolta naa ltung'anak kumol ore ena na kegira olarikoni ngejuk aibalie nchere ajo Kerik ninche loltung'anak tenkoitoi sidai nemelo aakuba uoni terikore kadolta ilarikok ashu ltung'anak sapukin teserkali lijo iljajii oitashe tedukuya enaarikono ng'ejuk nategeluaki nainasita ormumai nchere kelo ninye aas enaa enayieu nimche nesuj enkoitoi esipata nanyor na ltung'anak ore oshi ena na keas ilarikok pooki ogeluni egira na ninche anya ormumai oltunga'nak ajo melo ninye agilunore yiounot enye oltauja kenare nailepie bibilia peaku ormumai peaku kelo aas.